Ĩĩ rĩera rĩa kũrĩa ndĩ, kana kũrĩa njikaraga, nĩ rĩagĩrĩire mũno, na nĩ rĩkiyanĩru mũno, harĩ ũkoria wothe wa mboga ya thũkũma. Nĩ amu rĩera rĩa gũkũ rĩkoragwo rĩrĩ gunyu, na tĩri waguo ũkoragwo wĩ mũgunyu hĩndĩ ciothe, ũguo gũtirĩ hĩndĩ ingiuga atĩ mathangũ ma matharũ maya, kana mĩmera ĩno yamatharũ no ĩtuĩke yakũma nĩ kwaga ũgunyi ũirĩa wagĩrĩire, rĩera rĩa gũkũ rĩkoragwo rĩgacĩire wega. Maũndũ marĩa mangĩndeithia kwĩga mũgũnda wa thũkũma wakwa ũtarĩ na mĩrimũ nĩatĩ, mgũnda ũcio, kana rĩrĩa ndarĩkia kũhanda thũkũma icio, nĩ nduĩkaga wa gũcihũra ndawa, nacio cikaga mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ nduĩkaga wagwĩkĩra thumu, na tothumu o wothe, thumu wa mburi, thumu wa mburi nĩ ũkoragwo ũgĩteithia tĩri wega mũno, ndawĩkĩra, ngatigĩrĩra nĩ ndatukania wega, nĩ ndairuguthania wega, naguo tĩri ũcio ũgatuĩka wa gũteithia thũkũma ciakwa.

Ĩĩ no hote gũtarĩria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, na wa mbere, nĩ ndĩrona atĩ ũyũ nĩ mũirĩtu. mũirĩtu ũrĩa ehumbĩte nguo ciarugarĩ, na ningĩ nguo ici cigatuĩka ehumbĩte ũũ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩingĩra thĩinIĩ wake. Gũtirĩ kĩndũ onake onakana heho ingĩtuĩka ya gũtonya. Na haha mwena-inĩ wake, kana o hau arũgamĩte, nĩ ndĩrona atĩ gĩkĩ nĩ kĩara, kĩara kĩnene mũno, kĩara kĩrĩa gĩteyagwo mahuti, rĩu ngakĩriguo mũno, ningĩ nĩ anyitĩte kĩndũ ahana taranyua, ta rĩngĩ no akorwo nĩ kahũa kahiũ, tondũ woguo ehumbĩte aroneka ta ehumbĩte ta mũndũ ũregirĩrĩria heho, agakorwo hihi arakĩnyua kahũa, nĩgetha agĩe na rugarĩ mwĩrĩ erigĩrĩrie heho. No ngakĩriguo atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ mũirĩtu ũyũ areka kĩara-inĩ? Na ena kĩndũ gĩa kũnyua, kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nda, angĩkorwo agĩka atĩa hihi kĩara-inĩ?

Haha ĩ, nĩ ndĩrona, na no nduĩke wa gũtambura maũndũ maiganona mabata. Wa mbere, nĩ ndĩrona mũĩrĩtu wĩwĩra-inĩ wake. Mũirĩtu ũyũ nĩ ehumbĩte wega mũno na ũkona nĩ athiĩte agetũma, tondũ thikũ ici kuona ningĩ mũirĩtu ũretũma no hinya. No ũyũ nĩ etũmĩte agathiĩ wĩra-inĩ wake, rĩu nĩ kuonania atĩ ũyũ gũtirĩ hĩndĩ angiuga atĩ nĩera nĩ arera mũndũ amũhe mbeca, kana amũteithie kuona ũboco wake wa o mũthenya. No ũyũ rĩ, nĩ arathiĩ kwĩyethera, rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrangenia mũno. Ningĩ nĩ ndĩrona ena rĩthiti anyhitĩte na guoko, kuonania atĩ hihi, no gũkorwo nĩkĩndũ arendia, indo ici cihaha mwena-inĩ wake rĩ, nĩnginya angĩkorwo nĩcio arendia, rĩu tuge nĩcio arendia, arĩkia kwenderia mũgũri wake rĩ, akamũhe rĩthiti ĩrĩa aramũtiga nayo. Rĩu ngona ũyũ nĩ mũndũ wĩna wĩigĩrĩrĩki, na mũbango mwega, tondũ ona ũrĩa ehumbĩte nĩ aronekana ena bata mũno na wĩra wake, na nĩ eharĩirie mũno kũruta wĩra.

Ũndũ ũyũ harĩ niĩ, kana kũringana na niĩ, nĩ nguona ũrĩ ya bata mũno makĩria, gĩtũmi nĩ gĩkĩ, hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ ĩhandĩtwo ũguo, kana hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ yahandwo ũguo, te no, yarĩkia kũhakwo ndawa tondũ ĩno mĩtĩ nĩ ĩronekana wega atĩ nĩ kũhakwo ĩhakĩtwo ndawa, ndawa ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya gũteithia mĩtĩ mũno, wambere ona harĩa tũrauga atĩ mĩtĩ nĩ ĩrateithio haha, nĩ atĩ nĩgetha mĩtĩ ĩno ndĩgatuĩke ya kũrĩo nĩ kĩgunyũ, tondũ hihi hĩndĩ ĩrĩa kĩgunyũ gĩoka kĩarĩa mũtĩ handũ ta haha rĩ, kĩrĩa gĩkaga nĩ atĩ gĩtũmaga mũtĩ ũcio ũkoma, mũtĩ naguo warĩkia kũũma rĩ, kĩruru gĩgathira na mũtĩ ũcio ũgakorwo ona ndũrĩ na bata mũno wĩ hau, rĩu ona no ũtemwo, rĩu ngona ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, nĩ tondũ nĩ ũragirĩrĩria mũtĩ kũũma, ũndũ ũngĩ, ona ningĩ nĩ ũragirĩrĩria ningĩ kũrĩo nĩ mũthũa, rĩu mũtĩ ũyũ ũgakorwo nĩ waikara handũ hau ihinda inene mũno makĩria, na mĩaka ĩrĩa ya mĩtĩ yagĩrĩire, na mũndũ agakorwo okorwo nĩwe akũhandĩte mĩtĩ ĩyo, nĩ ahota kũhingia bata wake na mĩtĩ ĩyo, okorwo nĩ ta gũthondekithia indo ciake cia nyũmba, agathondekithia na mĩtĩ ĩyo, nokorwo nĩ kwendia, akamĩendia.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ itunda, narĩo itunda rĩrĩ nĩ rĩteithagia mũno na ũhoro wothe wa kuongerera thakame. Rĩu ũrĩa niĩ nduĩkaga wa kũrĩa itunda rĩrĩ nĩ tondũ no ndĩrenda kuongerera thakame, na itunda rĩrĩ ti itunda rĩngĩkũgucĩrĩria mũno ũhoro-inĩ wa cama. No onakorwo itunda rĩrĩ nĩ ithaka ũkĩrĩrora rĩ, rĩtirĩ na cama ũguo mũno, rĩu ũrĩa njĩkaga nĩgetha hote kũrĩrĩa na nĩgetha rĩtuĩke rĩa kũndeithia mwĩrĩ rĩ, njĩkagĩra matunda mangĩ makwa marĩa mena cama handũ, ngamathambia, ngacoka ngatinangia wega, ndamatinangia ngamekĩra kabĩcĩni, ngacoka ngoya maya itunda rĩrĩ, ngarĩthambia wega, ngarĩtinia, ngacoka ngarĩ, ngarĩhakũra kũu thĩinĩ, ngarĩkĩra ohau matunda-inĩ mau, rĩu ndarĩkia gwĩka ũguo, ngacoka ngaitĩrĩra njuici ĩrĩa ingĩkorwo nayo, okorwo nĩ ya matunda, ngamĩkĩra ho nĩgetha rĩu hote kũrĩ kĩndũ kĩnacama na kĩndeithie mwĩrĩ, ĩĩ ũguo nĩguo njĩkaga.

Ũguni ũrĩa mũnene mũno nyonaga wa kũhũthĩra kandi ya ATM, na kandi ya ATM ĩkoragwo ĩthondeketwo ũũ atĩ ndũrabatara mũndũ agũteithie harĩ ũtungata ũcio, na nĩ kanyamũ kanini tu gathondeketwo, ũũ atĩ ũrĩthiaga kemũhuko, kana gegĩbeti-inĩ gĩaku, ũguo kanyamũ gaka gũkua nĩ ũhũthũ mũno, na hĩndĩ ĩrĩa wĩna kanyamũ gaka gakandi gaka ka ATM rĩ, no ũhũthĩre mbeca ciaku o harĩ hothe ũrĩ. Ta rĩngĩ nĩ wanyitwo nĩ kaũndũ ka hi na hi, na nĩ ũrenda mbeca na ndũngĩhota gũthiĩ bengi tarĩngĩ nĩ ũtukũ, rĩu kĩrĩa mũndũ athiaga, ũthiaga o hau ũguo, ũgakora o bengi, o bengi, nĩkoragwo ĩheyanĩte handũ harĩa andũ maingĩraga, waingĩra wĩna ATM yaku wamĩkĩra ũgũĩkĩra o namba yaku ya thiri ũgacoka wagũtuĩka wa kũruta mbeca iria ũrenda. Rĩu nĩ nyonaga ĩnjega mũno, nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngiuga atĩ ndũngĩkinyĩra mbeca ciaku ĩhĩ nĩ ũgũicikinyĩra, na ũtuĩke wa gũteithĩka gũkĩra o rĩrĩa ũngĩeterera atĩ gũkĩe nĩgetha ũthiĩ ũgabange raini, nĩ wona rĩu ndũngĩbanga raini wĩna kandĩ teno.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ kana hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ĩno rĩ, kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa rĩ, nĩ gwĩciria kana nĩ kuona ũhoro wa ciringi, ciringi ya mabũrũri ĩrĩa nĩyo ĩtagwo dollar ndona ũrĩa ĩtuĩkĩte ya gũthiĩ igũrũ, ĩrathiĩ yambatĩrĩte o kwambatĩra, na hĩndĩ ĩrĩa ciringi ĩyo yathiĩ yambatĩrĩte ũguo rĩ, noguo maũndũ maya mangĩ mathiaga mambatĩrĩte, naguo mũtũrĩre ũgakorwo wĩna goro mũno, ũgakorwo wĩ igũrũ mũno ũũ atĩ, tarĩngĩ tuge kĩndũ tũragũraga, kana kĩndũ twagũraga ciringi magana matatũ hĩndĩ ya mũthamaki ũrĩa wetagwo Mwai wa Kĩbakĩ rĩ, kĩndũ kana indo iria twagũraga na ciringi magana matatũ, hĩndĩ ya ũthamaki wa Ũhuru wa Kenyatta rĩ, tũragũraga na ciringi magana manana, no rĩu hĩndĩ ya ũthamaki wa ũyũ William Samoei tũragũra na ciringi ngiri ĩmwe na magana manana, ũgakora kĩndũ kĩu nĩ kĩhure maita maigana ũna, kana indo icio nĩ hũre maita maigana ũna, ũguo ũndũ ũyũ kana mbica ĩno ĩkanyonia ũrĩa thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte igũrũ, kana ũrathiĩ ũkĩambatagĩra ona igũrũ o hĩndĩ o hĩndĩ.

Kĩrĩa gĩtuĩkaga gĩa gũka mecirianĩ makwa hĩndĩ ĩrĩrĩa ndona mbica ĩno, kana kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa thaa ici ndona mbica ĩno, nĩ kwona arutwo arĩa makoraguo mathiĩte gũthomera kambuni-inĩ. Hĩndĩ ĩra arutwo a yunibacĩtĩ maingĩra thukuru, nĩ mathomaga kwa ihinda rĩigana ũna magacoka rĩa kinya ihinda rĩna makerwo, ''Riu thiĩi mũkerute ũndũ thomete mabuku-inĩ, kana ũcio mũthomete na maitho na rũthiomi, rĩu mũthiĩ mũkarũthome na maitho." Na nĩguo wĩtaguo attachment. Rĩu ngona airĩtu, mũirĩtu ũyũ na mwanake ũyũ nĩ gũthomio marathomithio nĩ ũyũ ũikarite thĩ na nimaronekana me kambuni ĩrĩa nene ĩretwo Google na ĩno nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno ma tekinoroji marĩa marathie nambere ihinda rĩrĩ tũrĩ. Ũguo arutwo aya no nginya akorwo kĩrĩa mathomete, mathomeire ũhoro wa tekinorojĩ na nĩo maronio, kana nĩo marageria gũtarĩrio nĩ ũyũ ũikarite thĩ

ĩĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ, ĩno nĩ bengi, na ũndũ ũrĩa ũrekĩka haha nĩ atĩ aya nĩ andũ maraheo motungata bengi-inĩ ĩno, na rĩu ũkoraga atĩ bengi ĩno mũndũ ũyũ andũ aya marũgamĩte haha magĩũka gũcaria motungata rĩ, nĩ ũgũkora atĩ nĩ mũndũ hihi ũkire kũruta mbeca, ũngĩ nĩ okire kũiga mbeca, nake ũndĩ nĩ arenda kũĩrwo ũhoro wa akaunti yake kĩrĩa kĩrathiĩ nambere ta rĩngĩ agĩĩte mbeca ciake, maũndũ ta macio. Rĩu ũndũ ũyũ ũgakora haha hena raini, rĩu maroka mũndũ ũmwe kwa ũmwe harĩ o mũndũ wa kũmũhe motungata, rĩu ũgakoraga ũndũ ta ũyũ rĩ, nĩ ũkoragwo na maũndũ mangĩ maingĩ tondũ nĩwona rĩu korwo nĩ handũ ta ATM matingĩrabanga raini, no rĩu haha nĩ ĩratuĩka no nginya matuĩke a gũbanga raini nĩgetha matuĩke a kũheo motungata maya.